Nii ko kanetetabke nebo muswoknotetab kasari, netai konyolchin chito nemoche konetke konai olekikuren ak boishetab kii aketukul nemii mashinini , kokakonai ko kiit nebo oeng komakat konai chito neineti kee olekiyoitoi kokoborchi konai koyat komakat aborchi olemiten boishonik cheterteren en moshinini asiyekamach kocheng komuche kocheng ak konyor kokakonam chichii boishonikab kii aketukul ak konai olemii komakat ametochi kobor naet nekakonam akaker ng'ot komuchi kotoretkee komii inekei, olekachilil komakat atoret obwotyi ak atestai obwotyi akoi iib koit yekaimuch koyai boishet nekomwochi komii inekee, nyolu ketestai kerikyi chito neinetekee ak ketoi kineet tukuk chemouwen ak chenyumnyumen yoon tukul kotesetai konoe tukuk chechang chemii oriit nebo moshinini.

Chuu ko biik chetinye sabuek cheboiboinchin wolutik chekororon, imuche kobit wolutik chekororon ing'oyai biik boishet eng' oreet ne nyumnyum ak kosib oratinwek chenyolu ak kokilchikee boishet, bokomonut koboiboinchi biik wolutik chekororon amun ikimiti biik ak koboboi mukuleldo, bo komonut kora eng' biik chekasuldaen boishet aketukul asikokochi kimnotet nebo kotesta ko kilkee ak kocheng borotet en betushek chebo taai, mii ortinwek chechang cheimuchi koboishe biik chemokying'e borotet konyor wolutik chekororon ak ko en betushek tukul wolutik chekororon koboiboi mukuleldo, yekabaibait mukuleldo koityin konyor biik koboiboenjin ak koyee sabuet ak kokon boiboiyet eng' olekioen boishet.

Kiit ne tai kotomo konetkei chito boisioni, konyolu konai ngoroik che makat kolach yo oe boisioni, mi ngoroik chi kikechop kotoret borta komanda maat ii ako kotoret chito ko yae boisioni eng oret ne nyumnyum, kokakonai chito ak kolach ngoroik che mokotin ii, ko makat kometo chito kabwatutik ii, ako ker akosup kiy ake tugul ne ayoe, ye atou aneti chichi akobo boisioni, ataune tukuk che nyumnyumen ii, ak cheimuchi chito konam eng oret ne nyumnyum, ye kakonam tukuk chemengech ii atestai ataschini boisiet ii ak aborchini tukuk alak che mengen ii yatugul kotesetai koyote borta, borta komakat kekweri eng oret ne nyumnyum ii amat kechaktae asikobit konetkei koyai boisioni eng oret ne nyumnyum ii amabirto chito, ye tesetai chito koyae boisioni imuchi itesyi boisionik alak ii chemoche kouen ii, asi kotoret kochul bortanyi ak konyor kiit ne kimoche.

Yesome chito rabinik en benki komakat kotinye chito neteleljin ngot komotinye chito, chito netononji ko moimukokse kikochi rabishek, makaat en chito nemoche konyit rabinik kocheng choronok anan kobik chetupcho chetinye kamuket nebo barak asikobit kotonochi yeibe rabinik, imuch koboisien chito koraa tuguk chetinye kokochi koborunet en chito nemoche koteleljin kolenji tinye kamuget neimuch koliban rabinik chekokikochi en benki asimakiim chito netelenji makaat rn chito nemoche konyit rabinik kosich yamdaet nekararan ak bik akobor otebet nekararan netogu kole ngot koib chito rabinik ii ko okoi kowek amakoi kotemenen kowekta rabishek chebo benki .

Ni ko boisiet ne kikitoi asi konyumnyum boisiet eng ortinwek, mitei askarik che kikesir chebo oret che toreti konyumnyum boisiet ii akoborchi ketik chebo garisiek oret ne makat koib. Eng betusiek che chang ii, ko kikebistoe ngatutik che kikende eng ortinwek amu piik che kikende korip ngatutik eng oret ii, koibe rabiisiek chebo ketikab garisiek ii, asi kobit mero kabutet ne tinye icheket, eng betusiek che chang ii, ko ngalechu kokonu kobutokis ngatutik che chang eng oret ii, ak kokonu nyasutik eng ortinwek amu ketikab garisiek ii, komesubi ngatutik ii amu ingen kole ngenam ko kalel ii, komuchi konem chepkonda kitikin ii, ak kemeto.

Ni koribset nebo ng'atutik chebo oret. Magat eng' emet age tugul kotinye askarik chebo oret cheribe getik ab karishek simabut ng'atutik. Kigobit katerteret eng' kimasi amu eng' betushek chechang' ii kenyoru askarik cheribe ng'atutik eng' oret komoae imanda. Kigocham icheget rabishek missing ii ago imuchi kotoret getik chebute ng'atutik maat konyor berutiet kobun ng'atutik chekigende amu kigocham icheket rabiishek. Eng' betushek chechang kegere boisionik cheu chu koegu nyasutik eng' oret amu makisub ng'atutik che kiginde.

Nii ko kambaket neibu ng'emishet en emet, moboiboinchini boishonichu amun ng'eme bandab taai nebo emet, eng ' betushek chechang ko kikobois neranik mising en boishonik cheu chuu amun motinye icheket boishonik ak komokying'e rabishek, ng'alechu en betushek chechang koibu bolatet anan ko tukun cheuu chornatet, makaat eng emet kotiem koisto boishonik cheuchu ak korib biik chetinye mung'areshek eng' boroindo aketukul netesetai boishonichu amun bitu ng'emishet nebo Malik nebo biik chechang, eng' betushek alak kenyoru kobeti biik alak sobonuekwak amun biik cheyoe boishonichu kotinye atebwokik chemokororon.

Ni ko lewenisiet ne tesetai, kila emet kotinye lewenishengwa, bo kamanut boisioni amu toreti piik kokwei kandoik chemokchinkei, kikoib kandoinatetab emet kakwautik asi kobit kotestai boisioni eng oret ne nyumnyum ii, amu makat koa chito ake tugul boisioni, asikobit kobit kandoik che kororon, eng emotinwek che chang ii, ko momi imanda eng boisioni, amu piik che tinye rabiisiek ii, ko ngap koboisie rabiisiek kobet imanda eng boisioni. Piik che chang ii, ko machulchinkei boisioni amu mokere kotoreti boisioni, makat kinyumnyum boisioni ak kobit imanda asi kobit koib piik kakwautiet nebo kokwei kandoik che mokchinkei.

kigeyakta boisiet ab bengisiek chemengech ng'andan tomo koitji biik cheloen, nyoru boroindo neui biik cheloen yemoche boisiet ab bengisiek chemengech amun, nyolu koba agoi oleloi, amun tom ketech bengisiek chemengech en olemiten icheget, ny'oru biik keweluik en ng'alek ab oreet agotilei rabishiekwa, magat en kandoinatet ak biik che kwere boisiet ab bengisiek chemeng'eech, kotech bengisiek alak, en olemi biik cheloen ak otoreet konyor ortinwek cheimuch koyai boishionikwa koloen kui keboishien simet asikotoret jito nebunu olelo matkoboishien chebkondok chejang en oreet.

kigetoi boisiet ab ATM kotoret biik cheyoe bankit, konyumyum boisionikwa ak konem rabishiek en boroindo agetugun nechome, kigotoret boishioni agot kochuchuj jiletabge eng lainda en biik amun komoche jito rabishiek i komuche kowoak konem en sait agetugul nemoche, kigotoret boishionik kora konyumyum kotoret biik konem chebkondok eng boroindo nemayatat bangiik, ak kotoret jito komuch koboishiejigein enegen amatketilen chebkondok chejang amun kogitoret kinemji chepkondok.

Kikonyumnyumit en biik cheyoe bankit koyai boishonikwak eng' betushechu, eng' leet ko kikorom amuun komiten boishonik chekitemene biik koyai eng' ichekee ak kimokomi biik chemuche kotoret en bankit, chaang biik chekikesir en boishet en bankit kotoret biik chemoing'en koyai boishonik konyor toretet, nerube kokii ketes bankit ketech kochang'a ak ketekyii olemii biik cheloen asikobit konyor rabishek eng' oret ne nyumnyum amatkoba akoi eleloo asikonyor bankit, en leet ii kokikotoret boishetab bankit konyumnyum boishet nebo kenyor besendo amun Chang besenwek cheimuche kikochi chito eng' betushechu kosir betushek chebo leet, kikonyumnyumit boishetab bankit eng' betushechu akot eng' koteseta bankit konyunyumi akoibu oratinwek chelelach chekimuchi ketoreten biik konyumnyum boishonikwak.

Chu ko chumbek chelumdoi boishet eng emet neyolili. Kikoyai chumbek boishet neo mising kotoret emotinwek chenyolildos kolumda boishonik chimemuchi kolumda icheket. Kikotoret emotinwek chenyolildos kokochi rapiishek, ak kotoret kokochi kanetishet konyor ng'omnatet neimuchi kotaretekei ak koyai mung'aret eng oret nepo kasari. Emotinwek chemenkech ko kokosike mising boishonichu, ak komite olipo ortinwek, kanyoiset, mung'aret, ak ng'alekap mbar. Tesetai emotunwek chemenkech ak chetakomi ng'uny kosome chumbek, kotestai kotoret, ak kolumdachi boishonik chemokchinkei, amemuchi kolumda icheket.

Boisioni kokikotoret biikab emet konyor toretet eng miando. Eng nguno komuchi chii agetugul ngomii barak anan komii ngony konyor kanyoisiet agot eng sipitalisiek chemii barak agobo boisioni. Eng nguno kokere kandoinatetab emet kamugetab chito akotilji rapinik tutigin cheimuchi koliban akosich konyor toretet yekemian. Kikotoret boisioni amuu eng nguno koangot chito netinye boisiet nemii ngonyi komatinye musmuset kole imuuch kotemenee konyor kanyoisiet yekemian amuu matinye rabisiek. Kikotoret kora biik chetinye kamuget komuch koboisie rabisiek chemachang eng kanyoiset amuu ngoliban chito chepkondok tutigin kila arawa kongomian chito kochang rabisiek cheketorchin eng lainda nebo boisioni akonget kotar lainda nemingin mising icheket bo komonut boisioni akotesetai kowale sobetab kimugulmet.

Nii ko koborunet kelee kakoyakta chito rabinik che kokiyoche ak kakoalis, kikotoret boishoni amun imuch konai chito chepkondok chekokoboishen eng' olishet ak komuch kobang'an boishonikyik komnye, kikotoret kora boishoni omuun en betushek alak komukokse kial tukuk eng' leet inyokowechke chito nekaalda ak Kole makialda, kikotoret boishoni mising amun kotinye chito ko koborunet kole inendet ne nomu kiit netinye ak ko kiyakta chepkondok chekikimoche sikobiit konyor.

walet ab soet kogigotoret sergali kogon imanit ak kochuchuj chorset, kigotoret boishioni amun sigobit keibji kokwoutiet jito negochorso konyolu kenai asigobit kirwokji jijon, eng inguno komuche sergali konai boisionik alaktugul chetesetai eng koret agetugul eng emeet ak komuch koityi biik cheyoe chorset, kikotoret kora konyumyum ng'alek ab imanit amun imuji kimugulmet konyor logoiwek en soet ago istoi ng'olset boisiet ab soet amun eng keny kokimuji sergali kogon lgoiwek chemobo iman ago kiui missing en biik ab emeet konai kotko iman anan ko lembech, ngunon ingomiten walet ab soet kotoreti biik konyor ng'alek cheimuche konai ng'otko iman ng'alek chegemwoe anan lembech.

Boisietab muswoknatet kokigotoret serkali konyumnyum boisionik kyi. Kigotoret amu imugaksei keyai boisionik chechang ii kebaisie biik che tutigin ago imuch konyor serekali ng'alek alak tugul chemakchingei agobo kwerietab boisiet. Eng' nguno, koboisie muswoknatet gekwerie boisionik tugul ago chuchuchi biik chekigibaishe eng' chong'indo gekwerie boisionik chu. Ngotko boishe serekali chepkondok che tutigin eng' boisiet ne kigiboishe chepkondok chechang, koboru kole imuch kong'etundo rabiishek alak ii agotokchi komaswek alak chemache toretet nebo barak.

Imuche serikali kochop boisietab musoknotetab kasari, asi komuch koboisie chi tugul. Makat kotinye chito musoknotet ii, asi komuch koboisie, kot kotoret serikali piik koalchi simoshek ii, ak konde alyet nebo nguny ii, kotoreti piik konyor musoknotet. Piik che chang ii, komatinye musoknotet ii amu mi barak alyet ii, ako ngot komukokse kende alyet neimuchi kwal chi tugul ii, komuchi kotoret serikali koityi musoknotet piik alak tugul. Nebo aeng ii, ko makat konet serikali piik ak kokochi naet neimuche koboisie eng musoknotet amu musoknotet komeche ngomnotet nebo barak si kemuch kekweri.

Netai, komagat konai chito koboisie musoknatet. Kokagonai chito ole kibaisietoi komagat konai ole mite kiy age tugul nenyolu koboishe. Magat konai chito kosoman ii ago nyolu inaiseji agobo boisionik cheterteren chebo police. Ng'omnotet kotorete chito konai giit nemache ak ole cheng'ndoi eng' musoknatet. Nyolu eng' chito neinetegei kotestai konyor konetisiet eng' chito neineti eng' boroindo neyame ago magat eng' chito neineti korikchi missing chito neinetegei akobo musoknatet, agoi koit yekagonai koboishe koger koboishe ago toret eng' olda age tugul ole ituitui.

Ofisisiekab huduma keyote sait akenge ak kekere sait taman ak aeng betut age tugul, eng piik che takomitei ofisisiekab huduma ak kakoit sait taman ak aeng ii, kekere kurget ii ak kekochi boroindo asi kobit ketar ketoreti piik che tom konyor toretet. Kikotoret boisioni amu imuchi konyor toretet chito ne kakoit saisiek che kikere huduma lakini tom kotar konyoru toretet, toreti piik chebunu koloo amu, memukokse eng chito kowek ako gaa ole loo atya koweek betut nerube nyokowong boisiet ne kokameto.

Boishoni koyaetab kobotishet en simoit, kikotoret mising amun toreti kobotik konyor ng'omnotet ak naet nemokying'e en simoit, kora komuchi chito kobarta chito boishenyin en simoit amk kemuch ketoret kekochi rabishek chemoche chemokying'ee kotesen mung'arenyin, toreti komuch koteb tebutik akobo kewelutik chebune akobit konyor toretet en simoit, kikotoret kora kobotik komuch koyakta besenwek chebo kotoldoleiwek ak keswek ak kemuch kekochi keswek ak kii aketukul nemokying'e kousubkee ak kamukenyin.

Nii ko muswoknotet nekitoret kium boishonik tukul chebo serikali en soet, kikotoret mising muswoknotet amun eng' ng'unon komuche kotoretkee chito en ing'ineken kotinye muswoknotet, kokotoret kora biik komuch konyor boishonik nemokoyoche koba olelo anan kocheng olee kiyoen boishonichu, kikotoret biik konyor boishonik en nyumnyumindo amun ibee boroindo neming'in konyor chito toretet ak komuchi konyor toretet chito eng' emet aketukul anan ko olda aketukul olemii, kikotoret boishoni kochuchuch atebet netinye biik ofisishek chebo serikali ak komuchi koyai biik boishonik chemeng'ech eng' icheken ak kotorekee icheken.

Imukokse keboishen ecitizen kelibanen rabinik en sukul ak komuche kotoret sikiik, sikiik chechang koboishen rabinik chechang koba oleimuche ilibanen rabinik chebo sukul, toreti ecitizen konyumnyum boishet amun ibee boroindo neming'in ak kotoreti chito matkoboishen rabinik chechang eng' oreet, toreti boishoni kora konyumnyum boishet aketukul amun imuche chito konyor toretet kobun chito nemiten tuai amun chii aketukul ne ing'en akobo muswoknotet komuche kotoret chito nemokying'e toretet ak ko nyumnyum keboishen muswoknotet.

Boisiet neu social health authority kobaisheen musangnatet ak kikotareet serikali ole looh kokimiit boisionik kwaak ngunoo komuchei chitoo kotatetaak en baraindaa ne nyumnyum amuun maibe baraindaa ne wooh kebaisheen musangnatet, en ngunoo kora ko mukaksei konyoor chitoo taretet amuu imuche serikali konai kamugeet ab chitoo ak komuuch kendejii rapisheek cheimuje koyaktaa inendet en nyumnyumindaa kotaretiin konai biik chemamuchei gei akoot bichutoon ketaretii keyaktejii besendoo nebo kanyaiseet nemakiyachei kiy agei tugul.

Kikotoret piik kobendat eng emotinwek che terteren, eng nguno konyolu eng chito ne mokchinkei kowo emet age tukul kotinye koroi, chi ne tinye koroi komukokse kowo emet age tugul ne chomchinot. Kikotoret amu eng kenyisiek chebo let ii, ko kimokoyoni emotinwek che chang piik che bunu sang amu kimokongen akobo atebosiekab chito, eng nguno kemuchi kenai boisionikab piik kobun koroi, akotorete kenam piik chetinye yautik che yachen ii, akekere matkomanda koba ematinwek chebo sang, chito ne tinye kainet ne kararan ii amatinye sumdo, komuchi konyoru chamchinet kwo emet age tugul ne kamach ii ak kowek eng chametabgei. Kikiotoret kokwenyu amu kikomanda piik che chang ii akotesetai komondoi alake ye kanyor koroi.

Kikotoret koroi biikab kokwenyun amun kiboishen en chomchinet nebo kesom rabinik, ng'otinye chito koroi komuche koboishen eng' sometab chepkondok amun king'en kelee biik chetinye ko biik chetinye rabishek ak kotinye mung'aroshek ak komuchi kobaa emotinwek chekomokyikee, ng'ot komach chito toretet nebo chepkondok tutukin akot itokokeny komuche koboishen kosomen chepkondok tutukin ak kotoreten boishet nekomoche sikomuch inyokowekta en betushek chemii taai, imuch kora kotoret chito amun ng'ot koibete chito ak kotuiyo ak nyosutiet kotoreti konaii asikarik olebunu chito ak komuch konyor chichoo toretet eng' boroindo nenwach.

Kikonyumnyumit kenyor boisionikab serikalit kou ketil kibandet ak passport keboisie musoknatetab kasari. Kikotoret musoknatet konyumnyum boisiet amu eng keny ko kigiboisie boroindo neoo ketoret chito kotil kibandet ak passport eng nguno ko nyumnyum amuu imuchi chito kwo huduma ako ngeboisie musoknoteti komuchi konyor chito kibandet ak passport eng boroindo ne nwach kikemuch kora keboisyie musoknotet kenai kamugetab biik che terteren asiko biit konai serikalit biik chetom kotil kibandet akoitchi akonyumnyumchi boisionot eng betusiek chechang kekere serekali kobechin biik che nyalildos ako chetomomo kotil kibandet ak passport akotoreti komuuch konyor eng oliet nemii ngony asiko biit komuch koyai boisionik chebo emet kou biik alak.

Nii ko kipandet kikotoret meng'ikab kokwenyun mising, tinye boishonik chechang kipandet akobokomonut koib chii aketukul, kipandet kopoishen en lewenishet ak kotoreti biikab kokwet kolewen kondoik chemokying'ee, bokomonut lewenishet ak kotoreti en bandab taai nebo emet, nebo oeng ko kikotoret koroi eng emenyun ak kokwenyun komukul amun iboru chito olebunu, ko ng'unon chito nekobet kimuche ketoret ak kebirchi oreet olemakat kowendi ak ko biik chekonyor kewelutik cheu nyosutiet anan ko miondo kimuchi kenai ak kiborchi biikyik asikobit konyor toretet.

Nii ko toretetab besendo nebo help eng somanik, kikotoret nesendab help somanik chechang komuch kosuldaen somanet, biik chechang chemii kosomondos komotinye rabishek cheimuchi kotoretekee ak ko kiyach koib serikali kokwoutik asikobiit konyor toretet bichu, kikotoret mising amun akot biik chebunu korik chomoimuchekee komuche konyor besendo ak kosuldaen somanengwa asikobiit komuch koyakta yekonyor boishonik, kikotoret kora biik komuch kosuldaen mokutikwak ak konyor amitwokik yetesetai ak somanengwa ak yekotoret somanik komuch kosikyike mokutik alak tukul chemoimuchi sikiik kotoret.

ni koborjin jito nemi oret olegagoit, kikotoret missing amun yemi jito oret kobokomonut konai agobo olebunoti, biik chemi oret kotinye mageet kole tanai ortinwek jechang ago imuch komamiten jii neiborjin kokararan imuch jito kosoman ak kogerjigen inegen, kikotoret akot ketik chebo karisiek chesirtoen ortinwek chemoingen chetomkobune komuch konai olegagoit, toreti missing amun eng leet kokiyoche kocheng jito toretinden asigobit koteben komwoji olemiten, agoi en betusiek chejang ko bik chegisome kigon toretet neumi komache rabishiek, toreti ji newendote konai olegobun ak konai emeet komye.

Ni ko koborunet ak kobelishet netoreti bik komuch kobor ngomnotet nekikonyor ak kobelji gee rabinik ak tuguk alak ak bik alak en emet, kikotoret bik chekikonyor ngomnotet komuch kochengjigee sobet amun ngoyai chito boisionik cheuchu komuche konyor chepkondok cheripegee, kikotoret boisionichu koraa koalda chito negego soman ak konetgee tuguk chechang amun imuch konyor chito anan ko boishet neimuch komungee toreti boisioni amun toreti konai chito kimnotenyi ak konai kamugenyi ak komuch kokiljigee asikowo barak en betusiek chebo tai.

Nii ko musaknatet en oret kikotareet ole wooh nguni amuu, imuche chitoo kopangaan agobo bandanyiin kibaisheen musaknatet en ngunoo ko mukaksei kopangaan chitoo bandanyiin ak konai chepkondook chekimaken ago mawalaktos aliet nemabi bosiet en siro, en keeny ko kikorom en chitoo nemae Banda konai rapisheek cheib keyachei en ole wendii nguni ko kowaa chitoo ak chepkondook che tutugin aib konyoor kiketes aliet konai chitoo aliet ii akonai baraindaa ak ole uu boisiet asimebet chitoo baraindaa kowaa ole magaat kolanyeen kariit ii en sait ne tomah koyeet anan kosiich kochelewaan.

Kikowalak missing boisionik en koreet nyuun en betusiek chebo leet ko kitutuguin biik en kokwet chekitinyei ngamnatet chebo musangnatet, kokotestai biik konetkei missing ii agobo musangnatet ab kasari ago biik chekikonai kotesetai konetkei ko netei biik alaak ,en ngunoo ko bo kamanut konetkei ngamnataan nii amuu chitoo nekakonetkei agobo musangnatet komuchei kotaretkei en inekei amabaisheen rapisheek chechaang chemachei kosuldaen boisanik che mengeech kikowalak sabet boisioni ak kikowalak boisioni en kasarta ko nguni ako tesetai kobituu waleet ake tesetai kenyunyumii boisionik komuuch konyoor biik en oreet ne baibachiin.

Netai ii ko nyaluu kongeen chitoo kobaisheen musangnatet, ye kagonai chitoo kobaisheen musangnatet konyaluu kibarjiin konai ole Mii kiit age tugul ii agibarjii agobo ki age tugul neimakyiigei ago oleimuich konyorundaa, ko kagonai chitoo konyaluu imete kotyeem en inegei asikobiit ii imuuch inai ngoot ko kagonai anan ko tagomachei taretet ngot ko takomachei taretet ii ko taitestai irigyii ii agibarjii agoi koit baraindaa neimuuch kotaretgei chitoo inegeen en ngunoo ko raisi kineet chitoo agobo boisioni ago maw kanetindeet ne tinye mutaet komuuchi kineet chitoo ngoot koit konai amuun ma boisiet ne wui

Eng' kiit netai konyolu konai chito ki age tugul nemite yot, akonai boisiet nyi. Ye kagonai ki age tugul nemitei ak boisiet nyi, konyalu konai ole kiyotitoi ak ole kigertoi. Kokagoyatak ii, koboroindo nebo ketoi keborchi chito ki age tugul nemi boisiet age tugul ak oret neimuche koboisie koitchi yot. Ye kagonai chito agobo boisionik ak ole nyorchin ii, konyalu koboisie ng'omnotet ii ak kogonor ng'omnotonot sinyokoboisie yemok yemoche kocheng ki age tugul anan kwai boisiet. Kogagonam chito, konyalu kemeto koboisie inegei asitestai iger ole tinye nyalulet ii, itestai tainet asikobit konam eng' oret nenyumnyum.

Tesetai biik ab emet konyoru kanetutik agopchee ng'omnotet ak naet. Bo kamanut eng' biikab emet kotoretkei amu biik chechang eng' nguno komatinye musoknatet amatinye oli imuch konyorune logoiwek chebo emet. Bo kamanut eng' biik chetinye musoknotet kotoret icheget chematinye musoknotet konyor logoiwek chebo emet asigonai kit netesetai eng' emet. Bo kamanut kora eng' chi age tugul nematinye musoknotet korikchi biik chetinye musoknotet asikobit konai kole nee netesetai eng' emet amang'et eng' mesundeito. Toreti mosoknotet ak pcheetab ng'omnotet eng' nguno, koger kole chi age tugul kongen boisionik chetesetai eng' emet.

Nii ko konetisiet netesetai en muswoknotet en betushechu koboishe biik chechang muswoknotet konyor konetishet, nyumnyum akot mising en chii aketukul amun ng'itinye muswoknotet imuchi inyoru konetutik nemeboishen chepkondok chechang, toreti biik checheng'e naet komuch konyor konetutik eng' korikwak ak eng' olatukul olemiten nemoyoche kolany karit akobokole iib kineten, kikotoret kora amun chii aketukul akot nemii ngweny kamukenyin komuche konyor konetutik amun oliet nebo konetutik chebo oreet neuni konyumnyum keboishen ak komii ngweny oliet.

Chaang kokwatiinweek che bunei chalwaagik en kenyiin ni kiin ko Tau kenyiit ii ko korobaan roptaa ne wooh agimaraan kot missing kokwet neu minyiraa konyoor maraneet ab beek ii ako kigochi kobeet biik chechaang sabet ii ak kikombeet Malik chebo aliet nebo barak, ye kakobiit maraneet ii kobete bandap tai amuu ii ibete biik maliikwak chechaang ago ndai chitoo nyalildaa nebo barak en oldagei kokonuu kora asareet ne wooh amuun wechei minutiik ii ak kiagiik ii ago kachiin kokweet inyokayaach kotai kora kominsaa ak ko cheeng kiagiik alaak nyaluu kotoret emet biik che kanyoor kewelutiik cheabuu maraanet amuun ibuu nyalildaa missing.

Kokwet nekararan eng mung'aret ko Kaptumo. Kikopor biik chechang malik eng olot, ak kondoi eng kolsetap chaik. Kikokimit olipo kabatishet, ak kikokol minutik chetinye olyet nekararan. Kikokol kawek, ak konyoru rapiishek chechang eng mung'aret mising. Biik chechang, ko kikesir kora eng boishonik, ak kotinye rapiishek che imuch koboishe kotese mung'aret. Biik chechang kokilekei, akotoretikei biik eng kokwet, ako kikokochi kwo barak mising mung'aret ak boishonik chechang cheibu bandaptai. Kikotestai kora koai mung'aret mising ak kobai nkokenik ak tuga ako boto tuguk cheibu rapiinik chechang eng mung'aret.

Mokchinkei kandoinatetap emet kole kopoishe biikab emet mosoknotet sikobit konyor boishonikap emet. Kiib serikali kakwoutyoni asikobit kotoret biik konyor boishonik eng nyumnyumindo. Nepo oeng ko kikiip kakwoutyoni asikobit konyumnyum boishetap kanemunetap aisurushek, ak kotoret mat kochilil chi aketukul matkunem aisurushek. Kikotoret kenam biik chechorik, akotoreti kora korip chametapkei nepo emet amu boishonik tukul chetesetai eng emet chetokchinkei chametapkei, kotoreti musoknotet kokirinda.

Ni ko toretindet nebo rais nenoton ko kithure kindiki, Raisi kotinye toretindet nenoton kikilewen asikobit kosuldaen makenyin. Inendet konekiyoktoi en serkalitab rais toreti rais en kobwotutik ak kotoret koborchi maakutik chebo biikam emet asikobiit kosuldaen raisi yetinye boishonik chechang asikobiit kosuldaen tugul amu pchechin key icheget boishonik, toreti kora rais yemi komondo sang amun inendet nenomu kandoinatet nebo emet yesista rais asikoker mii kandoinatet nenyolunot okot eng boroindo nekamanda kandoindetab emet

Kikotoret kirwokik kobun ofisishekab serikali konyumnyum sobetab chito kikobunchi komonut mising amun inendet neribe chametabke eng' kokwet, chang biik chetinye kobwotutik cheyachen ak youtik cheachen ak ko boishetab kirwokik koker kole konyor bichuu keretab kong asimaimbik alak, kikotoret kora kirwokik koibchi biikab emet lokoiwek akonoisechi akobo boishonikab serikali asimachililen boishonik alak tukul, kikotoret kora kirwokik konet ak konoisechi biikab emet akobo makeet ak tukuk chemokying'e serikalit asikokwerio eng' oret ne nyumnyum sikotoret biik kotebi en oreet nekararan ak kotiem kostoeke yoityet simonyor birutiet anan ko keretab kong.

Nii ko University oleemiten somanet nebo barak, eng' somanet nebo barak komiten University chekikotech kandoinatetab emet ak komii chekitekyinge biik icheken, tukul kotoreti konyumnyum somanet ak koker kolee konyor chitukul somanet eng' emet chii aketukul ne kemuch kosir en sukul kotinye boroindo nebo kwoo University aeiib kwoo kwai boishet nemokying'e kwai en betushek chebo taai ak kosikyi konyor konetishet, eng' betushechu ko kikonyumnyum kandoinatetab emet ng'alekab University amun chii netinye kamuket nebo barak komuchi kwoo University neuni nemii barak oliet ak biik chemii ng'weny kamukenywan komuche koba University chebo serikali chemingweny oliet.

Nii ko misuknotet netoreti kipsomaninik konyoor woluutik ab tiemutikchwak en soet. Kikotoret missing amun eng let ko kibe boroindo neo missing sikobit konyoor kipsosomaninik woolutik amun kioche kikonyi en elekisomonen asikobiit koyoktoo ,ingunon kikonyumnyum boishoni amun chi agetugul komuche kochuut soet I, ak komuuche koteeb woluutikyik ak konyor eng boroindo nenyumnyum. Kikotoret kora amun chi agetugul nemochulotin woluutikyik komuuche kosom kole tokekerchi kobor kole manyumnyum woluutik che konyor eng oret nenyumnyum ak komuuche konyor toreteet.

Kikotoreto boishoni anyor kiy aketukul neamokchinikei eng soet ako eng koret akenke. Eng betushek chepo let, ko kimakonyumnyum olyet anan ko alishetap tuguk eng siro amu kinyolu kolany chito karit, akwo ako siro olekyoldoe kiy aketukul. Eng nguni, komukoksei koteb chito kiy aketukul nemoche, akeipchi, ak kosikchi nyokoker kole iboiboi kit nekakeipchi kotom koyakta besendo. Kikotoret kora amu yekabit kiy aketukul nemaboibochin alindet, kotinye boroindo nepo kowekta akomuch kotep kecheng'chi walet anan kewolchi sikobit konyor kit nemokchinkei neimuch kotoret eng oret nekararan. Kikotoret kora amu kikonyumnyum olyetap tuguk chechang amu eng betushek chechang ko tuguk chekyoldoi eng musoknotoni, ko kiketil alyet, ak komuchi chito koboishe chepkondok chemi ng'uny, akong'etundo chepkondok cheimuchi kwae boishonik alak.

Kit netai, konyolu konai chito kole ne neya eng simenyi, kotom komwaita. Yekakonai chito, konyolu kocheng olekimwoitoe ak konai kit nemwoitoi ak olemwoitoi. Yekakorub, konyolu kosir chito kewelutik alak tukul chebune eng simet, ak komwa kiy aketukul kou oleu, ak koaror kole ou olekitou kewelutichu ako ano oleiimdoi kewelutichu. Yekakotar chito komwoe, konyolu komwa kit nekamokchinkei ak olemoche ketoretito atya eng let komi olekechile sikeyaktae ng'alek chekasir chito ako nkomanda ng'alechot, akopa olekikitet kopa konyoru biik chemi olot ak konai kole tinye chito kewelutik akopo simoit.

Boishoni komo komonut missing ak KO oret neimuch konyorunen serkali logoiwek akobo biik .Kikotoreet amun oret agenge neimuch keboishien kikochi biil kipandeisiek I,asikomuch kotoret kolewen kondoikchwak. Bo komonut boishoni amun kikochob chi bik Che chang en kokwet boishonik. Chang biik che mengech che kikonyor somanet, chekikonyor boishonik chebo konetis I akotoret biik konyor musoknotet Nebo kasari. Nguno kotosetai kochongoito boishonichu en emet I ako yetesetai kochongoito kochang book che ketesei tai kesire akonyor ortinwek cheimuch kotoreten keey.

Boishoni kikotoret kokwet mising, kikotoret biik konyor boishonik chekimokying'e chemakat kocheng'at akoi ing'unon kobendote biik chetoreti biik konyor boishonichu, kikotoret biik chechang amun kipsomaninik chechang che kikonyor somanet komuche konyor boishonik akotoretke, kikotoret mising boishonichu amun en ng'unon komoboishen biik rabishek konyor boishonik chemokying'e, eng' ng'unon komii biik chebendote kotoreti biik eng emet komukul ak ko mokonyie biik olekikitekyi huduma chebo serikali asikobiit komuch konyor toretet, eng' ng'uni kikonyumnyumit mising amun akot boishonik cheuchu komuche koityi biik chemomuchekee, biik chemiondos akot biik chetinye nyasutik ak chebune kewelutik cheterteren chemoimuche komanda iib kocheng boishoni chuu.

King'otou boishoni ko kitinye keweluutik ngandan kinyumnyum en let. Kichang missing tuguk che kinyolu kenyit, tuguk alak ko kimakonyumnyum kenyor. Iboishien chito chepkondok ilany garit ako ndiit ole kewendi ko kimukoksei inyoru kochang biik, sikoitchin memuche inyoru chito nekechenge amun kiyoche iwekee sipichopgee sikosikyii iwegee betut age. Nebo oeng ko kenyor biik cheu okiliot ko kiroom ako kitebe chepkondok eng chito nemi gwony kou ane kokimokobiitu chepkondok ichoton ako kiyaach aboishen besendo ataren ngalechoton eng betusiek chebo ngunon konyumnyum boishoni amun kikekoon toretet ako imuch iboishien toretet nebo chito nenekit kotoretiin

Eng chito nemeingen koboishen musoknotet, ko kit netai konyolu anet ole kiboishien musoknotet. Ko kakonai konyolu oyotyii soet koker boisietab kii agetugul eng sort akonai olei imuch konyorchi, kokakonai amuchi ayootyi soet nenyun ak omuuchi oborchi olemi boishiet agetugul asikoobit konetegee soet nenyun. Kogaatar amuch okochi boroindo kotiem koger ngot kakonai kotiem boisiet ak ngoto kakonai kochochigee kit age tugul. yon tugul otoretii chetesetai konoe amuchi amet echi kotestai kotiem eng inegen akoi yekai konam nemokoutyen. Kokakonai amuchi agetyii Agerchi Nebo let koyoe boishonotok koo ngot konyor kewelutiet amuchi atoret ak yemo nyor kewelutiet amete kotestai ako takonetkei

Nerubei amuche akeer ale atinye musoknotet nenyunet ako tindo chito neonetii yekaat sort nenyun amuchi atoyoo boishiet ak ayaat boishonik alaktugul chemiten yon tugul kokerchin gee chito neonetii. Yan tugul kotestai akochini koborunet I ak atestai otoret eng konda agetugul netinye kewelutiet akotebeen ngot komi oletinye uuindo komwa asikoobit oororchi yokoborchi koborunoisiek cheite oeng anan KO somok amuche akocho boroindo kotiem eng ineken kogeer ngot kotesetai kokuitos I anan kot kotinye kewelutik ngot kotesetai KO kuitos amuche akochi boroindo kotestai kogetyii ak kogetyii agoi chekanam komie, ak ngot kotinye kewelutik atestai aborchi akoi chekaikuyon komie.

Changatindonik chekiamuch agas agobo koroi. Mingalek chechang chemi soet chebendoti ako chechang ko ngalek chebare biik muguleldo. Mitei biik chechang chemwae kole maboisiei koroi akotinye kewelutik chechang mising angot kosir nekimii engtai biik chechang komwae kole ibei boroindo neoo asikobiit kobois koroi akokochin kewelutik chiaketugul neimyani nemakyingei kanyoiset eng nyumnyuminda. Mwaat kora kole chaang biik chetinye chepkondok chebongony akokikisirchi chepkondok chechang cheagot eng bik alak konyoru uindo koyakta chepkondochot. Nebo somoki ko biik che toreti koroi komwae kole yoktai besendo nemingin akometochi chito neimiani nekikoliban rabinik takotestai kowang chechang akeyaktachi tutigin neikachin biik cheimiandose koliban rabinik chechang.

Yu ko boisiet ab kesirke eng tiemutik, eng oret ab muswongnotet, kikotoret somanik mising olelo amu imkokse koyay chito sirishet ii akosulda eee baisionik tugul eng muswongnotet, eng inguno ko nyumnyum mising kosirke bik ii kokeny tiemutik Ii amu kii ake tugul be kikyoe eng let ii, ko ngotinye chito muswongnotet komuche kocheng akwochike inekee, kit ake ko ki kotoreti kora konyumnyumchi alyet bik chemokyinke boisioni, amu tutikin chepkondok che keboisyen enn muswongnotet ii kosir che kisuboti, imuch koboisien chito baroindo nemingin ii amoboisie chepkondok chechang kolonye Karit Ii bo kochengote boisioni kou Keny.

Boisioni kobo kamanut mising eng emet, toreti biikab kokwet komuch kotese tai boisonikwai eng kenyisiek ako much konet lakokwai komuch konai ole kibunu ak olebendi. Nebo aeng, kotoreti boisioni amun biik chechopei tuguk che kilachi komuchei konyor boisionik akosikchi konyor rapinik che toretekei. Kikotoret mising boisinichu amun chang biik che keserei boisionik che chopei tuguk che kialdoi ako yekabwa chumbeek kobwani kogeere biichu ak konetekei ako toreti biichu konyor chepkondok che imuchei kotoretei ako aldochini kora tuguk che chopei ako kochin kokwet kochop chepkondok che imuch kokwerie sobengwai ako much kotoretekei.

Boishoni ko kitoreek kipsomaninik konyor somanet Nebo barak yekakotar chito kosomoni akosir eng ngwony Oli konyolu kekuur IP kotesentai somanenyin akomuch kolewen kit nemokyingei koyaai eng sober kotoi kocheng ngomnotet ak naet neimuch kotoret kesir boishiet, kikotoreet biik chechang eng ngunon ngamun biik chechang chekatar somanenywan nebo ngweny Oli komuche konyor boroindo kotesentai somanenywan akomuch konyor ngomnotet neimuche kokoichi gee kesir boishonik. Eng ngunon KO mingin boroindo nekeboishien kikochi woluutik bike chekibuun tiemutiik ak komuch konyor chito koseten somanet nenyumnyum ako tuguuk tugul kikinde musoknotet I ako muchi kotar chito eng oldaa tugul olemiiten nemoyoche kolany garit anan kwo oltatugul.

Teseatai biik konetikei ako poishen muswoknatet, eng biik chemaingen kopoishe muswoknatet ko kiketech ole kinetee biik ako kotinyei chito chepkondet ne mining komuchi koyakta aketoret konyor ngomnatet ne imuchi kotoretekei eng muswoknatet, kora komuchi konyor chito toretet nebo tuguk che makchinkei eng sirikali che kikinde muswoknatet nemayoche kowa chito akoi ofisisiek. Eng nguno ko kikonyumnyumit boisietab muswoknatet amun imukakasei akot eng kipsomaninik kopoishen muswoknatet kocheng kiiy age tugul nemochei ako nyorchi soet eng kibagenge akomi ingwony aliet nbo naet nekinyoru eng muswoknatet kosiir naet nekiale eng sang oli. Kikotoret biik chechang che tinyei muswoknatet konyo ako tes naet eng baraindo age tugul ak ing koret age tugul nemitei chito.

Kiit netai konyolu awoo ipanyoru chito neka aldoiwan akaporchi kiit nekatestai. Nyolu amuchi aporchi ale kayakte chepkondok chekakiyocho ako chepkondok chekalipan kochang kosiir chekamakatin, nyoli amwachin makenyun ako porchin kotamache kowekwo chepkondok anan koteswo kiit ake ako ngotko tinye kakuiyet ako ngololi komnye kemuchei ketar ngalechot lakini ngotko mech koimaa konyolu acheng okliot anan acheng kandoikab kokwet asikopit kotoreto angalalchi chichot kowekwo rapisiek chekayacha konyil aeng.

Kiatil ak awal leshenit nyun, oreet ne kioboishen otile leshenit nyun ko kioker olee kinyumnyum ak ko kisub ortinwek chekimokotin, king'otomo oib leshenit ii, ko kiowe ibonyoru koot nekisirishet ak somanet ngot koit betut nebo leet inyaketiema osir tiemutik ak kimuch kekonon leshenit, king'owole leshenit komoboiboinchi oreet nekiasub amun kiowe abayakte rabishek chekikiyoche okewolwon leshenit, en yotok ii ikere ilee kiamuch awal leshenet nemokikonon tiemutik amun kinyolu kekonon tiemutik nekiimuch kobor kole takokararan naenyu nebo ketishet ak ko tom autyen ng'otutik chenyolu kisibi en ketisiet.

Kicham serikali koboishen libanetab ecitizen amun nyumnyum mising boishenyin eng' boishonik tukul chebo serikali ko keyai konyumnyumit amun imuche konyor chito boishonik tukul eng' boroindo nenwach, kikium boishonik tukul chekinyolu kocheng'at biik eng' ofisishek ak ko kinyie biik mising, nerube ko kiboishen biik chepkondok chechang mising kobendi ak kowekse ak ko kiboishen biik boroindo neoo mising kosuldoen makutikwak eng' ng'unon ko libanetab ecitizen ko kokonyumnyum boishet amun chepkondok cheboishe, boroindo neboishe ak oreet menyoru chito toretet konyumnyum mising ak kotoreti akot biik chemomuchi komanda iib kocheng'at toretet komuch konyor toretet eng' olemiten taai kotinye muswoknotet.

Boisietab E citizen kotinyei biichinwek chechang, mitei tuguk chechang chema nyumnyum kepoishen ak komamitei chito ne iporwa asikopit anyor ngomnatet. Boisietab Ecitizen kokorom amun sikopoishen chito konyolu itinye muswoknatet ako poishen chepkondok. yon boishe Ecitizen komi baraindo nengap kotepi komanyoru toretet eng baraindo neo. Ngot koit koyait boishet nekakenyi eng baraindo neo ko kigeer kopitu biichinwek eng soet ako yekapit biinchinwek eng soet komuchi kotuitui anan kome boisiet. Boisiet kora nebo Ecitizen kopoishen muswoknatet nepoishen maat ko yon kapeet maat atkan tugul komamii boisionot, koyo nguno koyache koriip chito ipkowek maat asikopi kotestai boisiet.

Nyumnyum mising ketil kipandet eng soet, ngotka tinyei tuguk che kipoishen ketil kipandet konyumnyum mising amun karatasisiek alak tugul yetinye chito kotinyei namba che makatin kinde asikopit kotou chito konyor toretet komachei kipandit, ko kande tuguk chemakatin che kitepe atestai akerot ako yekait let ayaktoi tuguk chekanyit asikopit akeny kekono walutik. Ye akenyi kekono walutik komakat anai kiiy agetugul nemakat ayai eng let yo asikopit anyor atepe ngalekab sirisiet eng soet, ye katar ayoktoi ako awendi ipokenyisie betusiek che kakiporwa asiyawek nyokeer ole tesetai boisiet.

Ngot amache anai boisietab moshinit, konyolu korok asis ak kakas kiit age tugul nemwoiwo chito ne aldai. Ye kakas, ko ing let amuchi atep tebutik, ngotko mi kiiy age tugul nemaelewani anan ngot komi kiiy age tugul neuui amuchi atep tebutik sikopit kewolwo asikopit anai boisionik chebo mashinit. Eng let amuchi anam tuguk chekikonu chamuchi atestai asomanat aka toretekei anai boisietab mashinit, ipobaishen karatasisiek choton komnye atya alewen akanai kiit age tugul nemwoe, sitngopit kiit agetugul nemochei ngomnotet atinye ngomnotet.

Eng betusiek chechang ko kikekas komitei boriotik chechang eng kabatik ak tiongikab timin, kabatik koneroktos amun bwoni tiongikab timin anyokongem minutikwai. Eng borioni ko atal sobetab kimugul meet nenoto ko kabatindet ak sobetab tiongik amun kibarei tiongik ake barei biik. Matoreti boriet nemi eng tiongikab timin ak kabatik amun konu asenet, asenet ne konu komi barak amun tiongik alak cheu beliot komuchi kwaam tuguk chechang mising eng imbaar chemakimuchi kenyor ole kinemunen alak. Konu asenet amun eng tai kotemene kabatik kotesetai boisionikwai ako much kotes mungaret ngotko makchinkei amun kokanyere minutik komaimuchi kabatindet konyor chepkondok alak tugul.

Eng koret nemi kiyakik che kikepai ako tiongikab timin konyolu komi ngotisiet asimemuch kosir tiongikab timin ipkwom kiyakik. Ngotko mami ngotwet ko tiongikab timin komaratatin ako muchi kobendat kongete koret agenge akoi age, imuchi akot kobwa tiongichu akoi biiy ole kakirotchi kiyakik ako much ipkwam kiyakik ye karar amitwokik eng timin amun amitwokik chebo timin kongap koui kenyor amun chepchepen tiongik che keyonei asikopit keam.

Kiit netai, konyolu anet chito akobo ole kiteptoi eng beek, mitei tuguk che nyolu koyai chito komi beek ako mi tuguk chemanyolu koyai chito komi beek amun urerioshek chebo beek ko koromen ako muchi kobeet chito sobet. Kokakonai chito akobo tuguk chemakat koyai ak tuguk chemamakat koyai konyolu atoi aporchi chito ole imuchei kotepi eng beek barak nemawendi arit. Koroom mising kineti chito kotepi eng beek barak amun biik che chang che inetikei kotinyei nyokoriet, ye kakonai chito eng barak konyolu atoi aporchi akobo ole kinaktoito eng beek ako olimuch kowek chito let anan komang barak, ye tesetai chito konetikei, komi tuguk chebo barak che koromen cheu nyumnyumindo che imuchei konetkei chito eng tai ako kotee chito konetikei ak kwae tiemutik kowase kotese naenyin ako nae tuguk chechang che mengen.

Chopchinkei katienik tienwokikab pororiet, tienwokikchu kimuche kitien komitei igorwek chebo pororiet anan ye katuiyo biik kobaibaike. Biik cheyoe boisioni ko kikonetkei kotienso kopaishen tuguk che kitiene sikopit kobaibai biik alak ako asikopit koek icheket che itiendos tienwokik chebo pororiet. Tienwokichu bo pororiet kotinye boisionik chechang ako kitieni yemi igorwek anan komi boisionik alak tugul chebo kokwet. Mi kaneteisiet neo mising ne tesetai asikopit konyor chito ngomnatet ak naet neimuche koek katienindet.

Kingonyei metit biikab emet akobo miandoab Ebola, miandoab ebola ko miando nekoroom mising nekikoyoom kimugul meet eng kenyisiek chechang che kikosirto ako tomo kenyor kerichek chebo miani. Miani ngonam chito ko eng baraindo kitigiin komangu karotiik kobun konyek alak tugul chemitei borto, ngo konyek, ngo itik, ngo kutit, ngo itik atya ngoit baraindo nematya kakomee chito. Kikoip serikali kakwoutik chemi barak kogeer kole kakikochi biik ngomnatet akobo miandoab ebola asikopit koistoeke akot kocham kokirinda tuguk che imuche koip Ebola. Ebola kokibunu olimbo Congo kosuupkei ak biik che kimenyei ak tiongik ak kwame pendo nebo tiongik netomo kiyoo komnye, koit konam tiongik kimugul meet miando nebo Ebola ako miando nekokotestai koterter kimugul met.

Ni ko simet ako eng kasarta kikowalak boisienyin, eng let yo ko simesiek che kimitei ko kikichilei ako kimatinyei kamuget nebo barak ako kimachang tuguk che kiyoe. Kotesetai konaktai betusiek koko walak boisietab simet ako chang tuguk chebo kasri chebo muswoknatet che kiketes kemuktachin biik koyai boisiet agetugul eng simet. Eng nguno komuchi kokonor simet tuguk chechang mising kot kosiir eng let yo, kora, kokomuktachi koyai boisonik alak chechang kou keseris, kesoman ak keyai tuguk alak chechang chekima imukaksei keyai eng let yo. Eng iman ko kikowalak boisietab kiiy eng kasarta amun akot eng nguno kemuchi kepoishe kepire picha ake keyae tuguk alak chechang che imuchi kekonor ako tepso kenyisiek ak kenyisiek akoi betut nekakimech kepoishe sinyikinem.

Eng yu kowendote kandoidetab emet ak kandoik chebo serikalit korutechin sukulisiek cheterterchin ako cheere kanetik che tesetai ak somanet . Ye wendotei kora, kowendi kandoidetab emet kokasei kewelutik chebunei kipsomaninik ak tuguk chemakchinkei, kole takitoreti komuchi kosuldae makengwai nebo somanet. Ye wendote kora kandoidet kowendi kometei toretet ak rapishiek che imuch kepoishe ketorete somanet ake toret kipsomaninik konyor tuguk chekimakchinkei ak chikima inuchei konyor.

Akilit nemi ngwony nebo simoishek ak ngalalet ko kewelutik che kokon asenet eng boisietab Telkom nebo kotoret biik chematinyei network sikopit konyoru muswoknatet. Tuguk che imuch keyai siketoret kochang, ne tai, kemuchi kechop network kowo barak asikomuch konyor biichu network ne imuchi kopire simoishek, nebo aeng, kimuchi kinet biichu akobo oratinwek che imuche konae akobo muswoknatet ako nai kopoishen simoishek ichekei. Biik chematinyei ngomnatet konyoru kokoroom mising kopoishen muswoknatet ako ngiinet biichu komuchei konyor ngomnotet eng oret ne nyumnyum. Kora konyolu eng kandoinatet kokochi biichut simoishek amun mitei alakei chemi ngwony ngomnatet amun tomo konyor simoshek che inetekei. Ngiikochi simoshek kotoreti konetekei ak keolchi simoishek eng aliet nemi ngwony komuchi kotoret kochop ngomnotengwai ako kokochi konyor naet neimuchi kopoishen.

Chuu ko biik cheboiboike, kibaibaikee komayaa ng'andan ng'onaita mising biik koendi iib koit olekikuren lelesta, lelesta ko makararan eng bororiet, ibeti biik ak kokonu kobet kondit en bororiet yoon yoe biikk boishonik chebo kibaibaitkee komakat koker ak kotiem koyai tukucho eng' oreet nekonu kondit en bororiet, boishonik cheuchu kora kotore chepkondok chebo biik amun kiboishen chepkondok chechang, ng'unon inyoru biik chenyoru chepkondok koimuch motoret biikwak en kaa ak ko imuch mayai boishonik chekimokee kosuldae amuun chepkondok tukul chenyoru kobendi boishonichu, ng'alekab chomnyet ak ng'alekab chebiosok kokonu kobeet chito oreet amun boishen chito chepkondok tukul chetinye en lelesta ak kityo kong'et komotinye kii komii chito en nerekek ak komuche koyai tukuk cheyachen cheimuch kobeet sobenyin.

Boisioni Kobo kamanut en kokwet kamurataneet koboo kamanuut amuun taretii kokwet kosuldaen maguyiik ab biik kwaak chekindoi kotomo kobwa ichegeet kamurataneet kora kotaretii amuun ye kimuratani lagook ketaretii keneet ii agobo mageet ak boisionik che magaat inyokoyai ingomaang ichegeet en kamurataneet, en kamurataneet koinyoruu lakwet ago kanetutiik chechaang ii che nyoruu kotaretii komeeny en bororiet nebo ngunoo amuu ingeen tuguuk alaak tugul chekimaken , kamurataneet kora ko oret agenge neibaibaitegei biik ako tuyaa biik che tupcha chebo koot agenge ak choronok kora.

Boisioni ko roptaetab muswoknatet eng sukulisiek, boisietab serikali kogeer kole sukulisiek tugul kokanyor tuguk chebo muswoknatet che imuch kopoishe konetee kanetikwai. Boisioni kobo kamanut amun sukulisiek che chang komatinyei kamuket nebo koalchikei kila lakwa tuguk che kipoishen eng muswoknatet ako ngotko toret serikali kotoreti kanetik che inetikei kopit konyor tuguk che imuch kotoretekei eng somanet ako much konai ngalekab muswoknatet nekipoishen mising eng betusiekab kasari. Boisioni kotoreti kora lakok konai kotoretkei ichekei eng boisionik alak tugul chemakchinkei amun eng nguno ko tuguk che chang chebo serikali ak chebo somanet keyoe muswoknatet. Toreti kora biik che inetikei kosiich konyor tuguk che somani amun ngomnotet tugul kenyorchini muswoknatet.

Kiit ne tai nebo kamanut konyolu kinet chito akobo boisionikab moshinitni ak tuguk tugul cheyoe, nyolu keporchi chito ne inetekei akobo kiiy age tugul neyoe mashinini ak ole imuch konyorundo boisionot. Ye kaketar kiporchin chito komakat kiporchi oret ne imuch kopoishe kongetekee koyat ako koyat mashinit koek, imuche koyae boisiet ak ye kakonai kikochin chito boisiet kotiem eng inekei kogeer ngokakonam, ngot kotom konam konyolu ketestai kenet chichi ak testai kengany met asiyewendi kotesetai kowendi kotesaksei ngomnatet nebo muswoknatet. Imuchi kepoishe oratinwek chechang kinete chito , akot muswoknatet kopitu kantisiet nebo ole kipoishiotoi ak kimuchei kora kesiir ngalek che iporu ole imuch kepoishiondo sikekochi chito nemachei konetkei kosoman ako toretkei eng inekei.

Ni kokalongutetab tibik ak kwonyik eng kokwet bo komonut mising kelong tibik ak kwonyik eng kokwet amu eng kenyisiek chechang kokikechilji ngony tibik ako memuchi konyor alake kotestai ak sobetnywa amu manyoru somanet ako alak sibkemurotoni kotakomengech amemuji kotestai ak somanet alak kekojin kometo somanet asikobit nyeketun kokonu konget mising tibik ak kwonyik englet chekiit kokeer serikali kole bo maana ketoi kelong agekimit tibik ak kwonyik asikobit konyor boroinwek chebo kotestai ak sobetnywa kou bik alak.

Eng kokwet konyolu kerutochi biik chemiondos, biik chemiondos ko biik chemokying'e toretet en kokwet amun icheket kobune nyolilwokik koboto chepkondok chemokying'e en konyoiset, bichu koboiboi kot mising yekokirutechi ak kotoreti akot kosopcho, en kokwet ko kikoip boroindo nebo taai kanisoshek eng' korutochi biik chemiondos ak ko yekirutochin keolchin tukuk tutukin cheimuch kotoreteke koboishe kosob en chokyinet Kou amitwokik ak lokoek cheimuch kokimit borto, kikoib boroindo kora nebo taai kokwet ak bororiet kocham ak korutochi biik chemiondos asikobit konyor makutik chemokying'e asikobit koker kolee kichome ak kerikyin.

Ni ko lakwet nemingin, lagook chemengech kobo komonut missing eng bororiet, miten ortinwek chekikechop chemagaat keribtoo logook. Lakwet nemingin komagat kilokchi ngoroik che korooron, nerube lakwet komagat konyor amitwogiik ak kekeer kele kakipai eng Sait agetugul. Lakwet kora konyolu kerikchi ak kegeer kele momi miondo agetugul neimuche koterter. Nyolu kimuti lakwet konyoiset eng Sait agetugul sikobiit korikchi konyoik ak kegeeer kele momi kiiy agetugul neimuchi koterter bortab lakwet.

Chu ko kandoik chebo kanisetab katholik, kandoik chebo kaniset kondochin olewoo ingikweny emet. Kandoik ab kaniset koichek chechere kondoik chemo emet I,akongololchin en makuutik ak olemakaat koibto sobetab kimugul meet. Kandoik ab kaniset kotoretii ole woo ongekwiriii emet ak kogeer kole mengyindos biik tugul eng yamdaet agenge. Kandoik ab kaniset I kobo komonut ngamun olantugul ole kaabit jazeet en bororiet I koichek chetai cheyoche kongweny. Akokon tuguk cheimuch keyaai asikobiit keistoegee ngemisiet asikobiit kekeer kele mamichi agetugul nekachilak ak konyalil kosiibge ak yautik ab biik alak.

Chuu ko biik che nyalildos bichuu ko biik menyei ole mamii beek ii ako mamii amitwagiik emet nebo olataan ko yamaat ii ago maimukasgei kemiin minutiik, kiagiik agicheek ii kimatinyei beek che amee a manyoruu amitwagiik chekimuchei koyaam ngoet kemeuut missing ii kobeguu kiagiik chechaang ii ak kigochiin biik rupeet kobeguu biik ii ago en bichuu komandaen chumbeek ii ak biik ab saang ak serikali komuuch kotaretiin koaaljii amitwagiik che amee nyaluu en bororiet koger biik che uu chuu ako taretet koger kole kanyoor amitwagiik ak tuguuk chebo kamanut chemuchei kotaretengei ,kokoib serikali kakwautiik koger kole koratinweek che nyalildos koinyoruu chepkondook cheimuchii kotareteen serikaliit biik kwaak ak koger kole manyalisaa ako kanyoor amitwagiik ak beek en oret ne magaat.

Boisioni ko taretet nekikonuu ketareteen somanet en sugulisheek sugulisheek chechaang ii komakyigei tuguuk chechaang chebo musangnatet ak meimuchei konyoor chepkondook cheimuchei kobaleen tuguuchaan kogoon serikali kakwautiik che imuche kotaretiin bichuu konyoor tuguuk che makyigei asikobiit kosomaan ak konyoor musangnatet, kikotareet kora chumbeek komuuch kogoon chepkondook chekimuchei kesuldaen boisioniik che uu chuu asikobiit konyoor baraindaa nebo somanet chii age tugul nemii bororiet age tugul eng emanii, kikotaret keger kole chii tugul nemii sugul ii komuuchei kobaisheen musangnatet ii akomuchei konyoor tuguuk che imuchi kotaretiin kongetegei agobo musangnatet.

Boisioni ko kanetisiet eng betusiek chechang ko lagok chemengech chekineti kimuchi kinete lagok sukul anan kinete gaa eng kortunwek chekikotestai ko lagok chemoje kinet kopendi sukulisiek chekiketech akipkonyoru tuguk tugul chemokyingei eng olot kikesir kanetik chetoreti lagok kosuldae tuguk chemokyingei akomuch konyor somanet eng oret ne nyumnyum. Eng koratinwek chetom kotestai kotagetesetai kineti lagok eng gaa yetuitos lagok tutigini konyo kanetindeti anyo kotoret konyor somanet. Eng saisiek alaki ko lagok angot chemite kortinwek chekiko testai komuchi konyor somanet nebo barak yekatar somanet nebo sugul yenyone kanetindeti anyiko toret kotes somanetage eng barakut nebo chekakinet eng sukul kikotoret bororiosiek somanet neuni mising amu toreti kobarai ngomnotetab lagok akokachi boroindo neyome nebo konetkei tuguk chemoche.

Ni ko boryet netokyingei kamuratanetab tibiik, kamuratanet Nebo tibiik KO kikowech let missing, chekicham keyochin lakwetab cheptoo. Ako tieme serkali oret agetugul kogeer kole kobeek kamuratanetab tibiik. Ngalechu kikochi tibiik chechang missing kotemenen kotar somanenywan. Tibiik chechang koraa kiketun kotomkoyaam amun kokakimuratan chepto kegere kele kakoyam koito. Eng betusiek chechang I,kobeku okot book amun boishoni komakararan, eng sobet ab chito ako imuch kobar chito. Eng bororiet kotiem oratinwek tugul cheimuch kotar kamuratanetab tibiik ak KO nyolu inyon chito ak ibaraste ingekeer boishonik tugul chetesetai chebo kamuratanetab tibiik

yu kilondo ribiik ab emet, bo komonut missing komuch komong biik chemoche koik ribiikab emet kinet asikobiit kilanda sikoik ribiik chebo emet, kila kenyit kikokongee kandoinatet ab emet kotesbiik che mi koribe emet amun chang missing biik che keribe ako tutikin missing riibik .Bo komonut eng chi agetugul nemokyingee boishoni kokongee kinet asikobiit koriib emet kokoib serkali kokwoutik chechang koker kole kokiit biik chechang asikobiit konyor boishonik bororiosiek chechang asikobiit kobiit kalyet eng emet komugul.

Nganai William samoe Ruto inei ko kandoindet nebo emet inendet ne namuu baunandet tugul nebo emeet ii ako inendet neikwerie boisionik tugul chebo emet, inendet ne indochiin ole kiteptai ak ematinweek alaak koyae boisionik tugul nekatai emani eng saang oliin kanai kora Raila omollo odinga ne inendet ko kandoindet nebo oppossion en Kenya, boisiet nyiin ko koger kole yautiik alaak tugul cheibee serikali ko chamtayaatiin ii ako machine mengutiik chebo emeet, kora kotaretii kandoinik chebo emet kopchei akili chekimuchei kotaretiin kole konaktai emeet tai.

Tyeme ribik ab kalyet koterter biik che how kambaket, yemi kambaket koo ngemisiet, ngemi kambaket kora kochang biik che beku, bik cheyoe kambaket koyoe tuguk chechang che mo iyonotin, ako che itereteri Malik ab bik alak, Chang bik che chorse ako Chang bik che konu ngemisiet, che ikochin ribik ab kalyet ko boisien kimnotet neoo asikobit koterter, Chang bik che beku Ako ye tesetai kobeku bik ko akot ribik ab kalyet ko ngab kobet sobonwek kwak akichek, yaet ab kambaket koya mising eng emet ii ako konu ngemisiet neoo ako konu kobet kalyet lenyolu kiterter eng sait ake tukul.

Chepkondook kyuuk chebo kila kongeteen siliing bogol muut agoi elibut agenge aboisheen chepkondook chuu en mahitajii chechuuk ak mahitajii chebo familia nenyun ,en mahitajii chechuuk aboisheen chepkondook chuu aaaleen amitwagiik che chotoon kyame ak kwondoo ak lagook kyuuk aboisheen chepkondook chuu atareteen lagook kyuuk komuuch kosuldaen somanet nywaany ataretii kora kwondonyuun en boisioni alaak tuguul chemachei taretet nyuun chepkondook che ngetuu amuchhii abaibaitengei ak choronok chuuk, eng kabaibaitet ab gei amuchei awoo manager mpireet anan aweeh ole kibaibaitengei siip kesiich emasta ak choronok.

Minutiat nii ko nganook kimuchei keyaam en ortinweek aeng ,oret ne tai kimuchei keyoo kouu muchelek kiunee ak yeityaa kindee maa beek ak yeityaa keriib kolalyaa beek ii keragyii ak kegochii baraindaa kitikiin sikoek imuuch keyaam ko ichegeet ana keyamdaa tuguuk alaak che uu mugandeek ii anan ko ngweek ,nebo aeng ii kimuchei kengaa asikobiit kechapeen ungaa chebo nganook ,unga chebo nganook ii kebaisheen kechapeen magatiniik ii mandazi ak tuguuk alaak tugul chebunuu nganook, kibaisheen kora nganook chekakengaa kechapeen tuguuk che uu kekii ak tuguuk alaak chechaang cheimuuch keyaam .

Katit nguung nebo national health insurance fund koyae eng chitoo ne nyonei akorue kikichaap ngatutiet neimuuch koger koteleljii gei chitoo ne nyonei akibaa koweeg ii ak yeityaan chitoo ne kanyoo ak nyokoruu ko notoon nekiteleljiin katit ab national health insurance fund kikichaap kou nitoon amuun kimii kabwatutiet kele ,chitoo ne nyonei ago week komaah Mii barak miandoo nyiin ako manai chii kercheek ak kanyaiseet neimakyiigei komii kweeny akomuchei kosuldaen keyaat barainii kobuchii biik che bwanei ak nyokoruitos ii amuun eng betusiek chechaang inyoruu ingorue chitoo ole kinyaiseen ko kowaa Barak miando akoot kercheek ak kanyaiseet neimakyiigei chichi komii Barak missing kakwautiet nii ko kichile missing biik chekibaisheen katit nii amuun eng betusiek chechaang koimuuch komian chitoo amaip koruu kongotinyei katit ko manyoruu taretet ne magaat akoyachei kobaisheen chepkondook kyiik.

Chaang ortinweek che amuchei asuldaen boision nii ,ne tai ii achapeen gei akachaap my age tugul nemagaat kineem passport akager ale kiit age tugul neimachei imuuchi iip keteb ii amuchei atinyei, nebo aeng ii ko ngait offissiek choot ii ko bo ngalalii komyei ii akaa ngalaljiin komyei biik chemii offis ii agomwaji ngalek kyuuk ii akagenishe en mutaet ak en let III angeen ale kisulteiywaan ,eng let ii ko magaat achapkei ak chepkondook amuun boisiet age tugul ii komachei rapisheek ako kometinyei rapisheek ii ko magoisuldaa boisiet nguno ko kiit ne tai ko anai chepkondook chekimakenaan eng boisien nooot akachaap chepkondook chaai asingetebenaa. Amuchei agoitoi eng oret nebo nyumnyuminda.

Ni ko sipitalii ,sipitaliit nii ko Mii kweeny, tuguuk che kibaisheen en sipitaliit ni ko Tako tuguuk chekibaisheen en sipitalishek che mengech, kibaisheen en koot agenge boisionik chebo ketaach biik che miandos ii ako yaan pkerute biik che miandos kibaisheen angeet nekitujeen ole kirutisheen asikobiit kepchei korig chuu aeng che tinyei boisonik aeng che terteren nyaluu kondee serikali chepkondook en sipitalishek ii asikomuuch koteksai agomuuch konyoorjigei magutiik alaak tugul chekimageen sipitaliit en kweeny amuun nyaluu en sipitalishek chuu konyoor tekseet asikobiit kobaa boisiet age tugul en nyumnyumindaa ako sulda boisionik.

Logoiyaat ndet nii keyamee kokarur imuuch ketoor ak kegonoor anan kinuus ko ye kinustoi ovacado agoi koit baraindaa nekarur asikineem keyaam eng kanuuseet kimuchei kebaisheen tuguuk che uu kerebeet ii ole kiname logoek ii kekogyiin kerebeet agenge ii agemetaa koruria, imuuch kebaisheen tuguuk kora che uu chebirook asikobiit kegonorer ye komachei koib tuguuk chuu betusiek chechaang ama nyeragis ii komagaat kindee ole kaitit, kosupkei ak kaititiet nemii ole kagindee komuchii koteebsa betusiek che tutukiin ii anan ko chegaen ,en betusiek chuu komii musangnatet nekokoit nemii negegonoreen amitwagiik che imuuch kotaar baraindaa ne wooh akimuuch kotaar betusiek cheite araweet anan ko keenyit yerur logoiyaat ndani ko anyiin nebo kwanguut .

Katoldoloikab chemasai koboishe mising en korenyun, Chang biik chekikocham en kenyishek chechang ak ko kikotestai koboishen kosupkei ak boishet neyoe, amunee netai ko amuun katoldolikab chemasai kobitu eng' oliet nekararan, ngot iker oliet Nebo kotoldoloik chuu ak iker chuun alak inyoru ilee kotoldoloik cheboo chemasai komii ngweny ak komuchi komukta kobotik, nebo oeng ko katoldoli chuu kotinye okwoyet nebo barak ak kowole minutik en boroindo neming'in mising, kotoreti kobotindet komuch konyor minutik anan ko konyor kesutik en boroindo neming'in mising amuu akwai anan ko toltol mising olee kokiboishen katoldolikab chemasai.

Chaang ortinweek che kimuchei kebaisheen kitoltoleen ngungunyeek netai ii ko boisiet ab ketureek ,ketureek ii ko tuguuk che kibaisheen che bunuun tiangiik ,che ii toltolii mbaret ,katoltoleiweek chemii ketureek ii ko kimeen missing, ako tinye kora ketureek tiangiik che mengech chekimuchei kochaap keringanik chekimuchei kochaap ngungunyeek ii notoon neigachiin ngungunyeek kobuus eng oret ne kararan, ne bo aeng kemuchei kebaisheen ngetunaik chebo ketiik ii ak sageg cheimuuch kekwayate eng keweet oloon ngoot kebaisheen ngetunaik chuu ko en baraindaa ne nwaach ii ko nundos ii akechapeen katoltoleiweek eng ngungunyeek, katoltoleiweek chuu ngo tuyaa ak ketureek ii ko kimeen missing akogachin mbaret kotoltoliit ii akoot eng kenyisiek chechaang.

Bandaap tai nemii Yuu ii ko kabatisiet kigere chitoo neibee amitwagiik che bo kiagiik iboruu kole kiboe kiagiik en Yuu ,boisiet ab kiagiik ii ko baisheet ab bandap tai ak tesetai ab tai ne kokotaret kabatiik missing, kimuchei kebai tugaah asikobiit kotaret kogoneech chegoo cheimuuch kebaisheen ak komuuch keyaldaa, nebo aeng ii ko tugaah ko tinye aliet nebo barak ii ako komuchii keyaldaa tetaa sikobiit ketaren maguutik alaak tugul chekimakyingei ,nebo somok ii ko kiagiik ii kemuchei kebaisheen ko amitwagiik ye miten igorweek ii ko ale biik missing bendoo nebo kiagik ii anan ko chitoo ne tinyei komuchii konem agenge akotill akobaen taeg kyiik ,bandap tai agobo kabatisiet ab kiagiik ii ko kwa Barak missing ii en betusiek che kogosirto ago kabatindet age tugul ii konyaluu konai kiagik.

Eng wikiit nekisirtoo ko kikotinyei kiptangoot che kibwaa biik chechaang akimuuch kengalachii, kikitiemei kengalachii biik ii kenaisejii agobo mianwagik che bunei biik ii aki komuuch kora kecher biik komuuch kosiich mugeleldo nebo kotestai ak sabeet ak ko baibaituu akoot nda bunei kewelutiik chebo kabwatutik en tuyeet, kokimite taeg chechaang chebo baraak che kitinyei ngamnatet nebo barak ,cheikimuuch kobeet biik akonaisejii agobo tuguul alaak tugul chekimuchei konai, en ngunoo kesamee chii age ne tinyei miandap kabwatutik komuuch korikyii chii akimuuch koger kole kakingaany mugeleldo nyiin akonyoor chii neimuuch koyaan agobo kewelutiik kyiik, ni kotaretii asikobiit kotaretii chitoo kotyagag muguleldo akosiich boiboiyet amuu en betusiek chechaang ko kerere biik met ako nyoor kewelutiik chechaang chebo kabwatutik chekataa chaam inei chitoo kokwerii.

Kiit netai konoisechi kosich muguleldo nebo muitaet, muitaet kokiit nebo kamanut mising yeimakyinigei chito boisiet akinyoru komi biik alake chekendoi kotomo inyo konyolu isich muguleldo neimuchi imuite amu chi agetugul kotinye boisionik cheone ako chi aketugul kotinye kewelutikyik. Nebo aeng amuchi aborchi aleji koboibochi ole kigonune boisioni akotyem konetkei tuguk alak chechang cheimuch kokachi kotestai kokeny boisiet nemagat ketoret eng kalyet. kabwatutik ak boisiet nemotinye chito neimuch kokachi chito koimak akotemene kogenis. Ngotkokachi kei chito boisiet neimuch kobaibai akochiktoe boroindo komuchi kotoret komuita ngotkoit keityi aketoret.

Eng kokwatiinweek chechaang ii komengisie biik komanagatiin ii ,ni kokonuu yundaa missing ii en kemuuch keger kele kiaityi boisionik che uu oot en biik chechaang amuu nyaluu keyaal kochangaa asikobiit koityi konyoor biik che Mii bororiosheek tugul eng ngunoo ko oret nekokebosie keger kole kaityii bichuu ko tesetai kinem chepkondook aketes kindee ole imuuch kinemuneen chepkondook chotoon ko Automatic vending machine ii asikobiit kotesetai konyoor biik chemenyei en kamarnagnetet ,nebo aeng ko kikotareet komuuch kindee automatic vending machine eng benki tuguul ingo machei chitoo konem chepkondook anan ko komachei koyaktaa chepkondook ii komuchii kowaa benkiit age tugul ii ako eng benki koinyoruu chitoo automatic vending machine kiketestai kora kindee automatic vending machine en ole kiyaldaen mwanig ak ole tuitos biik chechaang ii asigeger kele biik alaak tugul chemakyingei boisionik ii komuchii konyoor taretet en oret ne nyumnyum.

Kit ne tai kotomah atestai ii amuchi ataunee anyoor chitoo nekikoyaat mungaran nii ako tinye mugeleldo ne kararan neimuuch konet biik ,biik chechaang chekikoyaat mungaraisiek ii ko mamachei kole koneet biik alaak ii kotaret biik alaak konyoor ngamnatet anan ko naet ne makyinigei notoon ko tinye ichegeet, ngoot imache chitoo itauu mungaret ne uu nebo maiyeek ii akobiit chitoo nekikotai boision noon komuchei kobaruun oret ne nyumnyum neimuuch isuup taretet neimakyiigei en oret ne nyumnyum, oret nebo aeng ii ko amuchei awaah offissiek ab bororiet chebo mungaret ii ak bamuuch steep ii akanyoruu walutiik chebo tuguuk tugul che amakyinigei Ani ,yeimachei chitoo itauu mungaret ii ko ngiweeh olii kikwerie mungarosiek ii ko wooh taretet nekikoiatoi nebo kinaisejii biik ii ago makiyetee kegochii chitoo logoiyweek cheimuuch kotaret.

Rapinik che anyoruu ii komuchei kongeet anan kobekyii boisionik eng betusiek chechaang anyoruu kobekyiin boisionik rapinik che anyoruu ni ko amuun kokoromiit missing ngalek ab uchumii ako kenyoor chepkondeet ko korom missing kikowaaah baraak aliet nebo tuguuk missing ako chepkondeet age tugul nekanyoor chitoo Kobo boisionik nebo koriib koot konyooru kobaisheen rapinik tugul che kanyoor, nerube ko chepkondook che anyoruu ii ko Mii kweeny ako yamee kekwerien boisionik chebo gaah ni kogonuu kobiit chepkondook kotomah koit let nebo araweet ii ako betusiek alaak tugul che bwanei chepkondook ko ngaap kakebaisheen anan komii kogenii boisionik che magaat keyakyii en betusiek alaak ko ngaap adulde akonyoor chepkondook alaak ye Karan suldaen magutikk tugul ko ye katestai mungaret komyei anan ko kaa nyoruu boisiet age nebo tabaan nekataa komatet boisiet ab chepkondook choot ko amuun magutikk kyuuk kotinyei ortinweek che asuldaen amuchei agonyoor chotoon.

Chepkondook che bo kila kochaktaen en boisiet ii ako matepchei koi chepkondook che bo arowasiek chepkondook che bo kila ko ataal boisienyiin amuu nyoruu chitoo chepkondook ko tutukin tutukin en kila betut komuchei chitoo kobaisheen chepkondook alaak tuguul amuun en betusiek tugul inyoruu kochaang magutikk che tinyei chitoo kosiir chepkondook che tinyei, ngoot kegachii chitoo chepkondook kyiik en betut ii ko kochiin kobaisheen chepkondook chotoon tugul ako beguu araweet komuchei kimatinyei chitoo chepkondaa age tugul nekakonoor ako matinyei akoot chekimuchei kolupaneen koot , chepkondook che bo arowasiek kotebiyee kidogo, ni ko amuun chepkondook chuu ko bwane ko kakochangaa ako igochiin chitoo baraindaa nebo kobwaat ago tet oleimuich kobaishaitaa rapinik chuu en oret ne nyumnyum, imuchii chitoo kobaisheen koyai chepkondook che tai inyokonyalil missing ii ko en let koger kole nyumnyum kobaisheen chepkondook komyei akotet chepkondook komyei asimakwamaan en oret.

Toretetab eCitizen kotinye kelchinoik chechang netai kotoreto anan kotoreti chiagetugul neboisie konyor tuguk tugul chemoche eng koret akenge eng betusiek chebo let kokingimoche chito boisionik cheterterchin kokiyache kolany karit kwo kochengat eng ole kikitekyi ofisisiek eng nguno konyumnyum amu eng eCitizen komuchi konyor chito boisionichutugul eng koret akenge, Kelchinet nebo aeng kokikotoret kobit kochuchuch boroindo nekiboisie keai boisionichu eng nguno kokatinye chito musaknatet nebo kasari kou simet komuchi kwojigei boisiet eng eCitizen inekei. Ni kotoreti kosor chepkondok chehcham keboisie eng oret kolonye chito karit kochengati boisionichu. Nebo somok ko kikotoret boisietab ecitizen komuch konyumnyum boisionik amu boisionik tugul kotesetai eng betusiek tugul eng boisiet nekiyochei kwochi chito office ko kikiyotei office eng betusiek chebo wikit akomi betusiek chekikikere lakini eng eCitizen ko ing betusiek tugul anan ko boroindo agetugul.

Kiruagindeet nyuun kegureen Elisha arao bitook kinamei inendet kandoinatet eng kenyisiek tamaan che kogosirto kimenye koreet agenge ak kiruagindeet nyuun, miten tilyeet kora eng inendet ak kiruagindeet nyuun ngaap miten tiliantiit ii ko kiruagindeet nyuun ko chii ne bo imanda Amache kobaar chameet eng keberbertaa agenge ye isultaen imaanda kiruagindeet nyuun ko kikotaret kokwet missing ii kenaisejii biik agobo kakwautiik che imuuch koib asikobiit kosuldaen bandap tai , kikotareet kora kiruagindeet nyuun komuuch kotaar ngalek ab chornatet ii amuun kigakoim biik ak chemungaraisiek missing kiruagindeet nyuun kochame bandap tai ii agotaretii biik missing ako kikotareet kipsomaninik che chaang komuuch konyoor somanet ii akotestai kotaretii asikobiit kosuldaen somanet nywaany.

Boisioni kobaruu lewenisiet nebo kandoinatet , boisioni ko boisiet nebo kamanut eng emet , boisioni kotaretii biik chebo emet komuuch kokwai kandoik che makyinigei kikotaretagis biik chechaang kosupgei ak lewenisiet ne kileween kandoik che miach cheimuuch kotaretiin ,eng emet nyaan nebo Kenya ko tom kobiit ii imanda ak oret ne nyumnyum en lewenisiet, eng betusiek che chaang ko biik che barjingei laitornatet ii ko kikowakia missing komwae kolen wooh chorseet ne tesetai ne kyae lewenisiet, eng kandoinatet nebo lewenisiet nekisorto ko kisirto kandoindet notoon ko wafula chebukatii ago en ngunoo ko kochengei chitoo neimuuch kotesentai boision noet, kikekwai taretiik cheimuuch inyokotaret kandoindet kosuldaen boisanik chebo kendochi lewenisiet.